Riu arĩmi arĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩma indo igĩtiganĩte; indo ta mbembe, nĩmagĩkoragwo magĩkĩnyitana makĩrĩ ciama, nĩgetha magagĩkorwo magĩgĩteithania harĩ ũhoro wa ũrĩmi ta ũyũ. Arĩmi ta aya no magĩcokaga magakĩnyitana nĩundũ wa gũkorwo magĩgĩtia maabitha a ngirigaca kana ataaramu a maũndũ ta maya ma ũrĩmi wa mbembe, arĩa magĩkoragwo makiumĩte iganda-inĩ ta irĩa cigĩkoragwo cigĩkĩenderia arĩmi mbegũ irĩa makĩhandaga, nĩgetha magagĩũka magakĩmatarĩria maũndũ magĩtiganĩte ũhoro wa mĩmera ta ĩyo. Na ningĩ magakĩmatarĩria nginya ndawa irĩa magibatiĩ gũkorwo magĩkĩhũra, na mĩkĩrĩre ya bataraitha ya mĩmera ta ĩrĩa, nĩamu o makĩrĩ ataaramu na magĩkoragwo magĩthomeire maũndũ ta marĩa. Andũ ta aya, nĩmagĩteithagia ũhoro wa ũrĩmi mũno, na arĩmi magagĩkorwo rĩu magĩkĩhota gũkorwo makĩongerera maciaro mao gũkĩgerera maũtarani marĩa magĩtaragwo nĩ andũ ta aarĩa.

Kũrĩa mĩgũndainĩ itũ andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩthondeka indo ta ciitũ kana nĩcio andũ aingĩ makĩendaga gwĩta natharĩ, magĩthondeka ciitũ ta irĩa andũ nĩmagĩkoragwo magĩcimba na hinya mũno nĩgetha cigagĩkorwa cikĩona tĩri mũhũthũ nĩamu kaingĩ nĩgũkoragwo gũkĩhandwo mĩmera ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩhũthũ, itagĩkoragwo na hinya wa gwĩtiria kũndũ kũmũ, namagĩka ũgũo nĩmagĩcokaga magakĩhanda mĩmera ta ĩyo ĩthiĩte raini wega na ĩkĩrĩ na ũtiginyaku utarikaine nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩgĩtunyana irio na njĩra nene, rĩũ ningĩ andũ nĩmagĩcokaga magakĩetha itoo, iria cigĩkoragwo cithondeketwe cigĩitĩrĩria mĩmera ta ĩrĩa maĩ, nĩamu mĩmera ta ĩrĩa ndũgĩgĩitĩrĩria maĩ maingĩ kana indo itarĩ thondeke wega tondo wahota gũthiĩ ũgonye mĩmera ta ĩrĩa nĩamu mĩmera ĩrĩa ndĩkoragwa yũmĩrĩire mũno na nĩmĩmera ĩgĩkoragwo ĩrĩmĩhũthũ, wakĩrĩkia gwĩka ũũ, mũndũ nĩarekaga mĩmera ĩtuĩke ya gũkũra na gũtũĩka wa gwokengerera thumu kana indo ta bataraitha mĩmerainĩ ta ĩrĩa.

Rĩrĩa tũgũgikorwo tũgĩkĩrĩma indo ta mbembe, nĩhagĩkoragwo na bata mũno gũkorwo mbembe ta ici cigĩgĩkorwo cikĩarĩrwo nyeki. Nyeki ĩno nĩgĩteithagia mũno gũkorwo ĩgĩkĩnyihia harĩ ũhoro wa gũkorwo ria rĩgĩkorwo rĩkĩmera kana rĩngĩ ona rĩngĩ gũkorwo maĩ marĩa makĩrĩ kũrĩa tĩrinĩ marĩa tũragĩtĩrĩria kana gũkĩhũra makĩũma na ihenya. Nyeki ĩno nĩ ĩrigagĩrĩria maũndũ ta maya na ningĩ no ĩrigagĩrĩria nginagĩa gũkorwo tũtambi tũrĩa twagĩtigarĩte tĩrinĩ tũgĩkorwo tũgĩkiuma tĩrinĩ na gũkĩambata gũkü mbembe-inĩ ta ici na gũkorwo tũgĩkĩrehe mĩrimũ ĩrĩa yakĩrĩ kuo kĩmera kĩrĩa gĩakĩhetũkĩte.

Maguta marĩa tũkoragwo tũgĩgĩtũmĩra gũkorwe tũkĩruga irio citũ kũrĩa rikoinĩ nĩmagĩkoragwo makĩrĩ ma mĩthemba mĩĩngĩ, nĩgũkĩrĩ maguta marĩa ma magĩkoragwa makĩrĩ momũ, na nĩkũrĩ na maguta marĩa makoragwo ma maĩ, naniĩ, nĩnyendete maguta marĩa magĩkoragwa marĩ ma maĩ niamu maguta marĩa magĩkoragwa makĩrĩ raithi mũno gũkĩrĩ mũndũ agĩthima na ningĩ maguta marĩa nĩmakĩrĩkanaga atĩ, nĩmo magĩkoragwa makĩrĩ mega gũkĩra aya mangĩ momũ na matigĩkoragwa na gĩko kĩingĩ tondũ aya mangĩ magĩkoragwa na gĩko marahĩtũkĩra gũkĩria macininĩ magĩthondekwo, maguta marĩa niĩ nĩndĩmendete mũno na nĩnyendete maguta ma kambũni ĩrĩa ĩgĩtagwo ya bahari fry nĩgũkorwo maguta mao, rĩrĩa wakĩruga namo irio ũgĩkorwo ũgĩkĩruga namo nĩmakoragwo mathaka mũno.

Ciondo iria ciagĩkoragwo cigĩgĩtumwo na ndigi ta cia makongo nĩigĩkoragwo ikĩoneka mũno gũkũ rũrĩrĩinĩ rwitũ na ciondo ici nĩikĩrĩ igweta mũno, nĩamu kĩondo gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩonania ũhoro wa ũndũire ,nakĩo kĩondo nĩgĩtũire gĩtumĩtwe nĩ andũ aingĩ nĩamu andũ makĩrĩ agĩgĩgũtuma ciondo ici aingĩ mao matikĩũĩ gũgĩcituma rĩu na nĩmagĩtuĩkire magũthira ,mbeũ ĩno nini nĩragĩtwarwo kũrĩa indo ici cia ũndũĩre cigĩkoragwo nĩgetha igagĩkorwo igĩthomithwa gũgĩthondeka indo ta ici, kaingĩ kĩondo gĩkĩ magĩtumagĩra magĩgĩthi kũndũ ta thoko kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ gũkorwo magĩkĩra irio irĩa marĩgĩkorwo makĩrĩa kũrĩa kwao mĩgũndainĩ nogakĩona mũndũ rĩrĩa makĩrĩ mĩgũndainĩ agĩkuĩte kĩondo ta gĩkĩagĩtwarĩra arĩa marakĩruta wĩra irio.

Andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩma mĩmera mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno na ningĩ andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩma indo irĩa cigĩkoragwo cikĩrĩ mahũa, marĩa magĩcokaga gũkorwo magĩkĩendio nakũrĩa mataũni-inĩ marĩa magĩkoragwo mabũrũri-inĩ ma na nja. Mĩmera ta ĩno nĩ mahũa marĩa magĩkoragwo na ũthaka mũnene mũno marĩa ũgikoraga makĩrĩ nginyagia mahũa ta ma red. Niĩ ngĩendete mahũa marĩa magĩtagwo ma rose nĩ amu mahũa maya nĩ magĩkoragwo na ihũa rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩnunga wega mũno. Na nĩmagĩkoragwo na marangi mwanya mwanya, ta nĩ gũkĩrĩ roses cikoragwo cikĩrĩ cia red ingĩ igĩkoragwo cirĩ cia white na ingĩ igĩkoragwo cirĩ cia yello. Mahũa ta maya ma rose nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mega nĩ amũ mambura mwanya mwanya nĩ magĩkoragwo magĩkĩheanĩrwo marangi magĩtiganĩte. Ta ũrĩa hihi ihũa rĩa red rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩheanwo hĩndĩ ya Valentine's. Mũndũ akĩrĩ thibitarĩ nĩ agĩkoragwo agĩkĩheo mahũa ma white ma kũmwendithia hihi agĩkorwo agĩkĩhona naihenya. Nĩ ũndũ wa maũndũ ta maya ma marangi mwanya mwanya ma ihũa rĩrĩ rĩa rose, niĩ nĩ ihũa rĩrĩa ngĩkoretwo ngĩkĩrirĩria mũno na tũgĩkoragwo tũgĩkĩmarĩma gũkũ gwitũ nĩgetha tũgĩtuĩke agũkĩmendia na agũkoragwo hihi tũgĩkĩheana hĩndĩ ĩrĩa mambura macio makĩrĩ ho.